Thikũ tũrĩ, marĩhi ma igoti makoretwo makĩrĩhwo na nenda cia ũkinyanĩria, harĩa andũ makoretwo magĩthiĩ mĩena-inĩ ya cyber harĩa marĩkia kũrĩhĩra magoti mao cyber -inĩ, macokaga mũndũ wa cyber akamahe karatathi karĩa mathiaga, karatathi karĩa konanagia ũrĩa marĩhĩte, na harĩa makinyĩtie kũrĩha magoti, harĩa macokaga magathiĩ kũrĩ obici icio cia magoti, na kũhũrĩrwo mũhũri kũonania atĩ nĩmarĩhĩire magoti ma bũrũri ũyũ wa Kenya.

Andũ mena mawathe nĩmakoretwe makĩrorwa na njira ngũrani ngũrani nĩ thirikari, nĩgetha mahotithie gũthii na mbere na matikone ta matiganĩirio nĩ thirikari, njĩra ĩmwe ya ĩrĩa maroretwe nayo nĩ thirikari nĩ kũheo macini, irĩa imateithagia gũthii nambere, gwĩtwara ,gwĩĩkira maũndũ na kwĩhotithia gwika maũndũ ma omũthenya omũthenya na kwĩrutĩra wĩra omũthenya omũthenya.

Haha nĩ haronekana atĩ, ũyũ nĩ mũnene wa mĩtambo, ũrĩa ũĩkaine ta Eliud Awalo ũrĩa aronekana nĩ kũrugũria ararugũria mũbango wa thirikari, nĩguo ũhotithie andũ kũingĩra harĩ intaneti na kũhĩmbĩria intaneti na njĩra nene he matũũra-inĩ. Mũthenya ũyũ nĩ ũronekana, mũnene wa intaneti, ee mwena handũ athiĩte kũrugũria maũndũ maya ma intaneti, nĩgetha kũhotithia andũ, kũiguana wega kũhũranĩra thimũ, na amwe kũingĩra intaneti nĩgetha maamũkĩre motungata ngũrani ngũrani.

Maya nĩ marĩtwa, marĩa monekanaga. Makoragwo maheetwo andũ a ndũrĩrĩ ya mwena wa Mathai. Marĩtwa maya nĩ ma athuuri, athuuri ta Ole Saitoti, ũrĩa woĩkaine mũno mũno, harĩ thirikari, na nĩ akorirwo agĩkua kũrũmĩrĩra mũtino wa ndege. Saitoti nĩ oĩkaine na njĩra nene harĩ ũtongoria ũyũ wa bũrũri, harĩa oĩkaine kũrũĩra mbaara, nĩgetha andũ makorwo makĩamũkĩra motungata mega. Marĩtwa maya mũno mũno monekanaga mwena wa ndũrĩrĩ wa Maathai na njĩra nene. Harĩa makoragwo mahĩmbĩirie marĩĩtwa maya, harĩa athuuri makoragwo magĩtanio na marĩtwa maya.

Njĩra cia tene cia ũndũire cia ũrĩmi nĩ cironekana cihatũkĩrĩirwo nĩ mahinda ũkĩringithania na njĩra cia thikũ ici cia ũrĩmi. Harĩa andũ mahĩmbĩirie tekinoronjĩ na njĩra nene ũkĩringithania na hau kabere. Andũ makomboraga atumia na njĩra nene ta atumia mĩrongo ĩtano, harĩa mathiaga kũrĩma ma ĩka na nĩmonekanaga kurunaga na njĩra nene. No thikũ ici thikũ tũrĩ andũ nĩ makoretwo makĩhumbĩria tekinoronjĩ, harĩa makoretwo makĩandĩka tũragita tũrĩa tũkoretwo tũkĩrĩma, tũkahanda na hamwe tũgacoka tũkagetha magetha. Rĩu kuonania atĩ andũ nĩ macenjirie na njĩra nene na harĩa marakorwo makĩamũkĩra magetha na njĩra nene. Gũkora makĩhĩmbĩria njĩra ĩno cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Nĩ ũrarehe ũigĩrĩrĩki mũnene mũno na harehete ũcenjia na njĩra nene.

Cukuru ũyũ ũrĩa ũheanaga mathomo ma kĩkĩro kĩa igũrũ, ũrĩa ũĩkaine ta yunibathĩtĩ ya Nairobi, nĩĩkoretwo ĩkĩheo mbeca iria cikoretwo cikĩmateithia harĩ kũmenyerera mabataro mao ma kira hĩndĩ, na gũteithia arutwo na njĩra nene. Harĩa arutwo makoretwo mathomo mao magĩthiĩ na njĩra njega kũringana na mbeca icio mahetwo nĩ thirikari.

Bengi iria citeithagia andũ na mbeca, nĩgetha andũ makorwo na ũmenyo na njĩra nene, wĩgiĩ ũhũthĩri wa mbeca, na kuongerera ũhoti wa mbeca , bengi ici nĩ cibataire gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ ngombo, na kuongerera, kuongerera ũhoro wĩgiĩ mbeca, harĩa mabatairie gũthiĩ macinani, gũkora andũ mũciĩ kwa mũciĩ makĩmerĩra ũrĩa mabatairie gũtũmĩra mbeca na njĩra njega nĩgetha cihote gũkorwo cikĩongerereka na cikorwo cikĩmateithia o mũthenya o mũthenya , he wĩra ũrĩa marutaga o gwakia na gwatuka.

Nĩgũkoretwo na wongerereku wa ũici matũra-inĩ maitũ, o harĩa nyanake cikoretwo cikĩgũtha andũ ngeta, na kũmatunya mbeca o hamwe na indo ciao, tũbeti kũrĩ atumia, na hamwe na thimũ. Kĩci ici nĩcirehete wongerereku wa kwaga ũgitĩri o hamwe na mau nĩgũkoretwo andũ magĩte takataka o harĩa makinyĩrĩra, ũrĩa kũrehete, no kũrehe mĩrimũ kũrĩ andũ na kũiga mĩtũrĩre ya andũ hatĩka-inĩ.

Andũ a rũrĩrĩ rwitũ, hamwe andũ arĩa akũrũ, nĩ makoretwo makĩgunĩka na njĩra nene, harĩa mũbunge wa gwitũ akoretwo akĩmahe mĩrĩngĩti, harĩa andũ aya nĩmakoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna ma heho na njĩra nene, harĩa maroneka matirĩ na mĩrĩngĩti mĩega, o hamwe nĩ makoretwo makĩheo kamũcere, mboco iria cikumateitha kũrĩaga na ndũkũ ota ithano ona nginya wiki, o hamwe na mau nĩgũkoretwo na gũthondekwo kwa mabara matũra-inĩ maitũ na andũ nĩ maronekana magĩkenerera kuona motungata ma ngari nĩ marĩ makinyagĩra marĩ o mĩciĩ-inĩ o haria marĩ, na hamwe nĩ gũkorwo na kwandaduka kwa matũra maitũ.

Nguona aca, kuona bamĩrĩ nyingĩ ũkĩrũngĩrĩrĩa nginya matũra-inĩ maitũ arĩa marũĩrĩire wĩyathi, makoretwo magĩtwarwo nagũkũ nagũkũ, kuona matikoretwo magĩteithĩka harĩ ciana ciao ibataire kũgunĩka na kwĩrutĩra kwa aciari ao kũrũĩra wĩyathi. Kuona ta matũra maitũ nĩmerĩirwo mũgũnda wa Delmonte harĩa makoretwo magĩtwarwo mwena ũyũ kwa mwena ũyũ, harĩa he itang'a iria ci kũrĩa igũrũ, makoretwo na ungumania wa mĩgũnda ĩno. Ciana nĩcibataire kwamũkĩra marĩhi kana kũheo mũgũnda, kũona aciari ao nĩmerũtĩire kũrũĩra wĩyathi wa bũrũri witũ.

Bamĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, cikoragwo cithondeketwo nĩ bamĩrĩ nene, harĩa cũcũ akoragwo na twana, ciana ciake cigaciarana, na hau cũcũ nĩ akoragwo akĩgĩa tũcũkũrũ, na agetwo maitũ. Haha nĩhakoragwo bamĩrĩ ĩ nene na cigakorwo cinyitanĩte na njĩra nene, harĩa cũcũ atuagwo nĩ ciana iria ciciarĩtwo nĩke, na ciana ciaciara cigatua a maitũ ao

Kĩrĩa ũrabatarania nĩgetha wĩyandĩkithie na ũtungata ũyũ wa marĩhi ma thibĩtarĩ na kambuni ta ici ta cia Madison. Kĩrĩa ũrabatara nĩgũthiĩ obici-inĩ ciao wĩna gĩbandĩ, marĩtwa ma andũ aku, na hamwe harĩa ũkũhota kũmoera insurance ĩrĩa ĩkũhota kũgitĩra bamĩrĩ yaku, na hĩndĩ ĩrĩa wanyitwo nĩ ũgwati, kana manyitwo nĩ ũgwati, kana mũndũ ũmwe warwara, kabuni ici nicihotaga gũkũrĩhĩra. Haha kambuni-inĩ ici nĩũhotaga kũrĩhĩra o mweri, kana o wiki, harĩa mũndũ abataire kũrĩha o wiki ta mbeca ta ciringi magana matano na harĩa warwara makoragwo magĩkũrĩhĩra thibĩtarĩ.

Nyamũ cia gĩthaka, nĩ cinyitaga itemi rĩnene harĩ ũtonga wa bũrũri. Harĩa agendi a kuuma mabũrũri-inĩ mwanya mwanya, mokaga bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, kwĩyonera nyamũ cia gĩthaka cikiuma bũrũri-inĩ wa Tanzania gũũka Kenya, harĩa rũnyanjara rwa Maasai Mara nĩ ruo rũkoragwo rwĩ rũnene, harĩa andũ mokaga kwĩrorera nyamũ. Haha nĩ cionagia kũreha ũtonga wa bũrũri na njĩra nene, harĩa bũrũri witũ wa Kenya nĩ ũĩkaine harĩ ũthami wa nyamũ, kuuma rũnyanjara rũu rwa Tanzania wa Maasai Mara cigĩthiĩ rũnyanjara rwa Tanzania, harĩa athũngũ mokaga kwĩrorera na njĩra nene na marĩ aingĩ, harĩa mĩkawa ĩgunyũkaga, na hamwe na bũrũri kũgunĩka, harĩa makoragwo makĩrĩhĩra nĩguo kũingĩra nyanjara-inĩ ici cia nyamũ.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ mona mohoro megiĩ thoko ũrĩa maũgũri marathiĩ na mbere, kĩrĩa kĩongererekeire na kĩrĩa kĩnyihĩte. Andũ makoragwo makĩmenya mahota gũbanga ũrĩa makũgũra indo na hamwe kũnyitanĩra nĩ getha mamenye nĩkĩĩ kĩongererekeire mbei na nĩkĩĩ kĩnyihĩte nĩ getha mahote gũbangĩra mbeca ciao.

Ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria andũ nĩ makoragwo makĩmahe mohoro, harĩa andũ a mohoro makoragwo maheanĩte namba ciao macinani maitũ na hamwe kũhe andũ a cyber. Andũ a cyber aya nĩmakoragwo makĩandĩka mohoro maya na kũmatũmĩra. Mamatũmĩra makoragwo makĩandĩka riboti na gũcoka gũcerera icigo ici citũ, nĩgetha makorwo makĩhũra mbica, nĩgetha makorwo makĩonia andũ na hamwe kũonia bũrũri mũgima na hamwe na ng'enda na honge cia gĩthirikari, nĩgetha magĩkorwo magĩkinyĩra. Mahota kũmũrĩka ũhoro ũyũ, thirikari nĩ ĩhotaga gũkinyĩra ũhoro ũyũ na kũhota kũũrũnga kana kũũthondeka ũtanakinyĩra, ũtanakorwo ũgĩthũkĩra andũ a icigo citu.

Ciĩko cia wĩkinaĩĩ nĩcionekanĩte gũthiĩ thĩ na njĩra nene, harĩa thirikari ĩnyitanĩire na andũ gũkumia ũhoro ũyũ na njĩra nene, harĩa andũ monania moonekana kana mũndũ akĩiya, andũ makoretwo makĩnyitĩrĩrio makorwo makĩhũũra riboti, kũrĩ icigo cia borithi iria ciĩ hakuhĩ nawe nĩgetha gũkũbũbania wĩkinaĩĩ na njĩra nene.

Thirikari nĩkoretwe ĩkĩnyitanĩra na honge ngũrani ngũrani ta TSC na KNUT iria cikoragwo ikĩnyitĩrĩra arimũ harĩa makoretwe makĩthikĩrĩria hamwe mamo tarĩ hamwe kũongerera mĩcara ya arimũ, na hamwe kwandĩka arimũ aingĩ aingĩ rũhongeinĩ rũrũ rwa gĩthomo, haha makoretwe thirikari ĩkĩongerera mbeca na kũrĩkĩrĩrĩa mbeca iria cibataire kũnyitĩrĩra mathomo bũrũrinĩ witũ wa Kenya.

Maũndũ marĩa marongoragio, marongoragio na njĩra nene hĩndĩ ĩrĩa marathondeka mũtaratara wa gĩthomo nĩ kũonania atĩ andũ marĩkia gũthoma nĩ maratwarana na thoko irĩa cia mawĩra irĩa cimetereire. Angĩkorwo mũbango wa mathomo ndũratwarana na thoko irĩa cietereire arutwo thirikari nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩthondeka njĩra ya mathomo harĩa matigagĩrĩra atĩ mwana kĩrĩa arathoma nĩ kĩramũharĩrĩria kũrĩ mawĩra marĩa mamwetereire matukũ megũka .

Mwana ahota kũhurũka hĩndĩ ya mburĩki marĩ cukuru, mahotaga gũcenjia meciria mao ta kuona makoragwo makiuma gũthoma gĩthomo gĩkĩ, na kũingĩra gĩthomo kĩrĩa kĩngĩ. Kahinda kau ka mburĩki ke bata mũno nĩ kuona nĩ makũhota gũcenjia meciria mao, kuma kĩrĩa magũthomaga nginya kĩrĩa kĩrĩa kĩngĩ maraingĩra. Haha mburĩki nĩteithagia na njĩra nene gũcenjia kuma gĩkĩro gĩkĩ nginya gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ na hamwe kũrehe meciria ma mwana he gĩthomo kĩrĩa arathiĩ gũthoma.

Andũ a rũrĩrĩ-inĩ rwakwa matirĩ marekereria ũrĩmi, o ta ũrĩa marũtmirwo nĩ ũndũire harĩa makoragwo athuri manyitĩrĩire ũrĩmi na njĩra nene, harĩa makoragwo makĩrĩma ng'ombe kũiga mahiũ ta ng'ombe, ngũkũ, na hamwe na ũrĩmi, harĩa makoragwo magĩteithania na atumia, harĩa mathiaga kũrĩha indo ta mbembe, mboco na hamwe na waru harĩa makoragwo makĩrĩmĩra ta atumia na gũteithania harĩ kũgetha.

Thikũ tũrĩ rũrĩrĩ - inĩ rwitũ mawĩra ma athuri na ma atumia nĩ makoretwo ma gĩcenjia, harĩa thikũ tũrĩ, nĩ kũronekana atumia ngina nĩ maingĩrĩire mawĩra ma mĩako, harĩa ũkoraga atumia ngina nĩ maraka, hamwe na hau ũcio atumia ngina thikũ ici nĩ matwĩkĩte matereba, ukĩringithania na ndukũ cia gatene, no athuri matwarithagia ngari, na hamwe na mĩako, no athuri makaga, no ndukũ tũrĩ, rũrĩrĩ - inĩ rwitũ atumia nĩ makoretwo monekanĩte na njĩra nene, makĩhĩmbĩria mawĩra maya ma moko, harĩa ma mateithĩtie kwĩrũgamĩrĩra o mothenya o mothenya na kũmahe gĩakũrĩa o gwatuka.

Kuona atumia na athuri hamwe nĩ maciarirwo nĩ mũciari ũmwe, nĩmabataire kũgayanio indo na gatagatĩ no athuri nĩmonaga atĩ nĩmabataire kũgayanio indo nyingĩ makĩigananio na athuri. Kuona mũtumia nĩ ahika, nĩ athiaga na kũamũkĩra indo cia mũthuri na mahota, harĩa athiĩ kwanjia maica. Mũthuri nĩ atigagwo arĩ ona indo iria cia anjirie nacio na iria atigirio. Mũtumia nĩ onekaga amũkĩrĩte ũteithio maita merĩ, kũona nĩ aramũkĩra indo cia mwena wa mũthuri na hamwe na indo iria akoretwo agĩcigĩrwo nĩ mũthuri. Kũona ũndũ ũyũ athuri nĩmakoretwo makĩregana na ũhoro ũyũ na athuri nĩ marona indo citibataire kũgayanio na gatagatĩ.

ũndũ ũrĩa ũhanĩkĩire wa gũthekania mũno, na ũkoretwo ũkĩngenia, na gũikara meciria - inĩ makwa thikũ tũrĩ, nĩ atĩ, mũthenya wa iyo, nĩ ndakuĩtwo nĩ ngari, harĩa ndaimaga mwena wa Thika, na hĩndĩ ĩria twaingĩrĩte ngari, makanga omwe nĩ ageririe kwarĩrĩa mũndũ ũtaiguaga gĩkũyũ, gĩkũyũ, akĩmwĩra amwonie mecĩnji ya mbeca ũria atũma, harĩa akorirwo akĩrwo, tũmĩra njĩra ĩramenyekana, harĩa mũtũmia ũcio ndaiguwaga gĩkũyũ, na nĩ a, andũ makorirwo makĩ mũthekerera ngari - inĩ ngima.

Haha haronania atĩ nĩ ihinda rĩa mūkoroni , harĩa matukūinĩ mau mūkoroni nĩaronekana akĩhinyĩrĩria andū a kuuma būrūri-inĩ ūyū witū na harĩa maronekana makĩrutĩra mūkoroni wĩra.

Gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩmwe gĩkoragwo mwena-inĩ wa thibitarĩ harĩa atumia makoragwo magĩthiĩra kũgĩa ciana atumia arĩa makoragwo makũite ũritũ wa ciana ciao kahinda ka mĩeri kenda, ihinda rĩao rĩakinya rĩa kũgĩa mwana mathiaga mwena ũyũ kũrĩa gwĩtagwo mataneti kũrĩa mateithagirĩrio nĩ arigitani kũgĩa ciana haha atumia nĩkũo mathiaga kũgĩra ciana mwena-inĩ wa thibitarĩ.

Andũ nĩ makoretwo makĩhĩbĩria ũtũmĩri wa wa macini harĩ kwĩiganania irio, harĩa andũ makoragwo magĩkĩra nuthu yario iria ciya iria ciratukanio, na nuthu ĩno angĩ, harĩa macini ĩkoragwo ĩgĩtukania, naha irio ici nĩ cikoragwo cikĩiguana wega na njĩra nene, ũkĩringithania na mũndũ agĩtũmĩra moko kũiganania irio, harĩa ũkoragwo irio imwe nĩ nyingĩ gũkĩra iria ingĩ, no macini nĩ ĩkoragwo ĩkĩgĩ ĩkĩiganania irio ici na njĩra njega.

Mũthenya ũmwe ngĩtwarithia nduthi nĩ ndathire ndwarithĩtie handũ mũikũrũko-inĩ, na handũ ndakorire mũthuri warĩ na nduthi o ta yake, no arĩ kũndu thĩiniĩ biũ na hatiarĩ handũ harĩ na betũrũ ya gũĩkĩra maguta. No Ngai mwega ndekuĩire maguta ma kabũyũ-ini makwa marĩa marĩ ma ciringi magana merĩ, harĩa ndakorire ngĩmũenderia na agĩkorwo akiumĩra na kũu kũndũ kwarĩ thĩiniĩ. Harĩa angĩakorirwo agĩtiga nduthi yake nĩ angĩakorire ĩiyĩtwo kana ĩrutĩtwo indo, no kuona nĩ ndamũteithirie na maguta marĩa ndekuĩire, nĩ akorirwo agĩkena na njĩra nene na akĩnjokeria ngatho, nĩ kuona ndarĩ mũndũ wake ihinda rĩrĩa arĩ mũbataru na njĩra nene biũ.

Hĩndĩ imwe ndakorirwo ndagũrĩrwo thimũ na hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire thimũ ndakoranire na andũ aingĩ arĩa monanagia gũbundithania wĩra harĩa mũndũ atũmaga mbeca gĩcigo kĩigana ũna nĩgetha makũhe indo na mbeca, no hĩndĩ ndakorirwo ngĩtũnywo mbeca thimũ-inĩ na nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩgwabundithirie maũndũ maingĩ na gũgĩcenjia mũonere wakwa wa maũndũ na ngĩona atĩ to hĩndĩ ciothe wetio mbeca itagwĩciria nonginya wambe wĩcirie na njĩra nene nĩgetha ũkĩoya ikinya ya ũrĩa ũgwĩka maũndũ na gũtirĩ kĩega gĩũkaga na ũhũthũ na gũtirĩ kiega gĩũkaga burĩ.

ĩ ĩ nĩngũririkana mũthenya ũmwe ndĩ cukuru nĩndaikirie karamu karĩa ka na njĩra njũrũ nderĩgĩrĩire kũgũtha mũrũtwo nako mũtwe, no njĩra kwa bahati njũrũ kagwĩrĩire mwarimũ ũrĩa mũnene wa cukuru na mũthenya ũcio mbara ĩrĩa ndamũkĩrire nĩ mbara itakariganĩrwo maica-inĩ makwa kũona ndaturithirio marũ kwa kahinda ka mathaa merĩ na ngĩcoka ngĩhũrwo mbara imwe nene mũno.